Ore nkulie nyamalitin natumito irmwalimuni tenkisuma edigital naa nyamalitin naijo inositima , ore teniaku meetae ositima nemeidimi aitumia ntokitin naijo computer naidimi aingorunyie enjurore enkisuma nagut.

Ore enkeno nayieuni peetumoki ataasa ena bae naa pee iyiolou eninko pee iibunk isinkirr arashu pee ileju isinkir, niyieu niyiolou ajo kebaa iropiyiani naayiouni peeiteru ena siai amu kenarikino pee inkoru enet, eima ninkoru sii toi emeli nalo nilo aibunkie tiatua enkare ,ninkoru endaa arashu entoki nalo aleju lelo sinkir.

Ore entoki nalotu indamunot tenadol bae, naa inkeremore oosukuma kuna easita toonkankitie peetumoki aanoto endaa imbuka, netumokini aatimir inkulie tosokoni peetumoki aanoto iropiyiani. Ore ena bae naakeretu iltunganak pee enkadaa esumash toonkankitie.